Eng ane akere kokaikai kenam chebingut nekiboishe eng ma keboishen kit nekinome amat keboishe ngoriet. Ni ko amu ngoriet kotinye tuguk cheu simdo cheimuch kenamda amitwokik akokon simdo eng amitwokik. Akoikoi mising kit nekinomen chepingut amu koroi mising ko betushek chechang inyoru kikichope kit nemaimuch kopel mat. Poishetap ngorie ko manyumnyum amu ngot kokakolal chepingut mising ko imuch kopel mat ngoriet. Nyumnyum, kora keboishe kit nekibposhen kenome chepingut amun toreti koker kole karibokis amitwokik eng oret nekararan amaimuch kolal chito eng mat. Mat neo mising ko imuch komanda kobun ingoriet ako ngoo mat mising komuchi kolal akot ngoriet. Nyumnyum mising keboishe kit nekinome chebingut kosir keboishe ngoriet kesutune tuguk chemi ma chemi chebingut.

Ng'ooki ko sesenik. Bik alak kochome koboisie sanisiek che koboishek yaikochin omitwogik Ng'ogik. Manyumnyum mising boisioni. Ng'oki komakat kekochi omitwogik keboisie sanisiek chekororon kityo cheu chekiboisie kekochine biik amitwogik. Bo komonut mising keker kele kakirib borto nebo ng'okto komie ako nyolu konyor ripset nenyumnyum neu nebo chito

Bakamanut mising mwatet ab keliek akomwaita en betut agetugul kotoma keruiyo mwatet ab keliek kotareti Koger Kole konyumnyumit borta Nebo Barak mwatet kotareti Koger Kole kaisto uindon neminbirta agoger Kole kebus borta en oret nekararan mwatet ab keliek kora Koba kamanut amun tareti kokonor mat nemi borta mwaita Yemi borta ak Barak kokirindo Amanda lolomyet en borta Kwa sang akotareti koraa mamanda koitityet en sang akochut borta orit bakamanut mising mwatet ab borta kotomo keruiyo amun tareti Koger Kole kanget Chito ak lolomyet nemiten akotestai mwatet ab keliek kobakamanut amun tareti koristo okot mianwagik chekikoterter kimugul met cheu nemonja nemenia ko miando nechute borta kobune koristo akobngemwaita en gelyek kotareti Koger Kole kakikirinda mianwek cheuchu

Kikoek kewelutiet neo mising ng'alekab nyasutik ab maat eng korikyok. Nyasutikab maat ko kikobun tuguk cheterterchin cheu; Netai ko tuguk cheu mwanik. Mwanik komi barak mising laletng'wa akoimuch kolal maat neo mising eng korik. Mwanik cheu Petrol, diesel ak mwaita nebo tait ko ngomakikonor eng oret nenyumnyum komuch kotumdagei akokon maat. Nebo oeng ko kikoib maat tuguk cheu ngoroik.

Aidoik ab bandek kokikoboisien ratilisiek Che mokororon kobimanen bandek boisioni komagaran ogo manyalu kigochin baroindo kotestai en bororiet nyalu en biik che aldoi bandek ak tuguk alak cheterterchin kobaisien ratilisiek ago manyumnyum kechoren biik alak biik che aldoi bandek kokikoboisien tuguk cheterterchin cheu ndungaisiek ak tuguk cheu kemal ratilisiek Che kioldoen bandek koyegakemal ratilisiek komaite bandek ngweny ak kotaunen ago ichuchuchi olekitoe ratilisiek chuton tuguk cheu silaisaisiek kotoreti koker kole kabiit imandab bandek en ratilisiek chemiten ngweny konaita konyorchigen chepkondok chechang aldoik ab bandek konyalu keolchikil mising ago nyalu kesub baisionik kwak ak kele kakigemkibko boisien ratilisiek Che kororon amun konaita missing baisionik kichoren alik chebo bandek ratilisiek

Eng Kenya ko kikotestai kowo barak mising ng'alekab nyasutik chebo oret. Eng nyasutiju ko yekaakis kenyoru eng betusiek chechang kotinye makosset ketik chebo karishek. Nyolu keng'olji bichu mising akenoiseji akobo komonutiet nebo keket karishek eng oret nenyumnyum

Manyumnyum mising kenai kele nee nekiib kabwatet nebo kekure ole tononen karishek eng Homabay county Njeri nganda amuchi atiem kityo. Eng keretnyu okere ole imuch komi chepto nekekure Njeri eng Homabay nechame kotubune olibo stage ako kikecham akokikonaak mising. Kikoit komach bik chechang Njeri mising ko chekete karishek ako kikon ni keker kele imuch kekure olikiketee karishek Njeri

Chamgee mising amagu ale angololi ak ageng eng biik chemiten en sipitalit ab kabwatutik koker ole nyumnyum missing abir asigobiit kengalal agenoisiechi gee agobo tuguk tutugin chegoranetgei eng betusiek chegikosirto atinye maget missing ager ole kanyor kanetet ak anyoru cheret kobun miando nebo kabwatutik ago kiit kesirte ak ketet keyai tuyet agenaisechi biik agobo tuguk cheimuch koyai asigobiit kokirinda baisionik cheimuch koib miando ab kabwatutik kiit netai konyalu koker chito kole kacheny chito ne imuuch koribchi agoborchi koimutik chik en betut agetugul manyalu kotebi chito koinegen ago kimugulmet komagat kotindoi chito chilorwet agenge anan ko aeng anan got komukogse ko somok nyalu kora chito kole kacheny chito ne imuuch kongolchi tuguk chebune kou nyalilda nebune chito

Chamgei mising Kastoma. Ane zuri ni kobun afaricom. Eng rani awendi anaiseun akobo boisionik cheterterchin chebo safaricom ak oleimuch inyorji. Safaricom kotinye boisionik cheterterchin. Netai ko biretab simoit

Chamgei mising kastoma. Anendet koa agenge eng kiboitinik chebo KRA. Eng rani awendi otoretin anaiseun akobo ortinwek cheterterchin cheimuch iboisie ilipane tak chekuk. Netai konyolu iyat chito akaunt nebo KRA. Yeitinye account nebo KRA konyolu inde

Kastoma. Awendi anetin rani akobo oleimuch inyorunde insurance nebo kiagik. Nyumnyum mising kenyor Insurance nebo kiagik. Kit netai konyolu inai ile itinye kiagik chetyaa ako kiagiguk kobo olyet netyaa. Yekainai oliet nebo kiagiguk konyolu iwe ofis nebo bik chebo insurance eng koretng'ung.

Chamgei mising kastoma. Kaaker ole kaibiru imache inai akobo ortinwek cheimuch iboisie inyorune DSTV. NGOT KOKAIMACH dstv KOKEIB KAKWAUTIET NEBO KOMONUT MISING amu akoi iboibochi mising boisiet nebo DSTV. Netai konyolu inai chito package neimoche nebo DSTV.DSTV kobwone ak package cheterterchin ako nyumnyum inai chito mising oleu loletng'ung asikobit ikwei package nekararan neiboiboin ako kora neyomekei chepkondet nemi loletng'ung. Yekaikwei package konyolu ichut chito simet akicheng kampunit nebo DSTV nenekite oleimi

Chang

Eng iman komi terchinoshek chetinye Fanta Orange ak Fanta chun alak mising kosubkei ak sukaruk. Fanta Orange kotinye sukaruk chechang mising. Ni koomu fanta Orange kokikichobe machungwat ako machungwat kotinye sukaruk chemi barak mising.

Kading'ung nebo NHIF koyae eng chito nenyone akorue ako mayoe eng chito nekinyoi akowek kaa. Kikichob kouni amuu eng betusiek checheng ko chito nenyonei konyor kanyoiset akowek kaa keibe ak kabwateet kele kamakomioni chichi mising. Kakitebegei kele tokokilen kaimyoni chichi nekakomech toretet ko kotorue. Nebo oeng keibe keker kele chito nekekonyo akoru

Ngoimak kastoma nekakokeny eng lainda kokeny kotil passport amu koindo ko mi tuguk che tutikin cheimuch amwachi kot koit koker kole nyolu komuita iman. Ngot ko kakobwa bik chechang akokeny eng lainda komuitoi ko kalia chito agenge sikotoi koimak chito akoker kole kanyolu keyochi boisietnyi eng oret nenyumnyum

Eng emetab kenya ko kikotoret mising tetutikab Beyond Zero koker kole kakirinda akotar ng'alekab borwek eng kamatik ak lagok eng emetab Kenya. Tetutichu kokitou kwondab nekikandoindetab emet noto ko Magret Kenyatta.

Musognotet ab mpesa kotinye boisionik ab komangitik chechang cheterterchin nemoche koyoktoet ab rabishek imukogse keyai chepkondok chebo soet anan ko chepkondok che kibiren simoit kopun musognotet nebo mpesa en ingunon komalasima kwo chito agoi tuget asigobiit koyal credit chekipiren simoit imuch kowo chito m-pesa akipokoyal credit alak tugul chemoche agotestai keboisien simoit en yemiten musognotet ab mpesa koimuch keboishen kora keyaktoen bilit en tugosiek anan koziroalan kotuguk cheterterchin ingunon koimuch koboi chito magawet aipkoyomis ago yakta simoit konde chepkondok imukogse kora keboisien musognotet nebo mpesa keyalen tuguk cheterterchin cheu sms nemoyoche koyal chito credit koron

Kot toma iip lesenit nepo mung'aret i, ko nyalu itinye kapwatutiet ne chulat akopa mung'aret ne imache iyai. Mung'aret na imache iyai ko nyalu ko mung'aret ne chamdaat eng' ng'atutil chepo emet ako manyalu ko mung'aret ne kikeet eng' ng'atutik i ako ne ma chamdaat . Mung'aret ne mache chito kotai i, konyalu kora kosupe gei ak makutik che tinye kandoinatet ne kweriei mung'aret eng' koret ne imitei chito. Ngot kou nguno mung'aret ne u bar ako kiketech che chang' missing' eng' koret agenge ko ui kikaita lesenit amu karip matkochang'a missing' mung'aroshek che po lainda agenge eng' koret agenge. Nyalu kora koker chito kole katech mung'aretnyi eng' oret ne isupi ak ng'atutik chepo emet i, ako maimuch koterter sapet ap kimugulmet mung'aret.

Chamgei. Anang'u ale ang'alali ak akenge eng bik cheae KFC.Eng betusiek chekikosirto komi betut nekinyaal nkokiet eng KFC ako kialipane chepkondok debit card.

Koromen mising ng'alechu akopetchin pik kele kitoune ano kechul ng'alek cheuchu. Ngot koane nekioyokte musiket ako kiayokte betusiek somok chekikosirto ko katepto ano sikobir chito akole tom konyor musiket ako kit nekiketiakta. Ngot kouni abwoti ole imuch komi chito nekimakat ibkokoito musiket koityi kastoma akomaisuldae boisionotok. Imukaksei kora ko kikinam musiket akende olikimakomatat kende akokingonyo chito nekimakat nyokoib musiket ko manyokonyor. Nebo somok ko imuch kikoyaak kit neya akokikechor musiket anan kikomaas bik.

Chamgei bichu. Amang'u ale akwek che makat olany ndekeit nenyonei lakini akoi koyach okerchigei akot akwekei. Ndekeit ko ma karit anyun. Eng soet olin konyolu kotoku soet nebune ndekeit

"Chamgei missing'. Anendet ayae poishet eng embassy nepo Kuwait ako karibu amu kainyo asinyirutochech. Eng Embassy keyae poishet nepo ketaret piik chepo emenyo, ak piik chepo ematunwek che terterchin keker kele kemuch konyor taretet eng' poishonik chemakchin gei kosuldae che tinye serikalit nepo emet nenyo. En yu, kekimiti missing' ng'alek ap mung'aret i, ako ngot imache taretet age tugul eng' oret nepo mung'aret i , ko tinye maket missing' kandoindet nepo emet koker kole kanyor taretet chemung'arainik. Ngot komi kora koit age tugul ne imache taretet i, ko imugakse inyoru taretet eng' Embassy ako chepkondok che kiyache eng' taretet nepo Embassy ko mi ng'uny missing'. Matun kong'alin chi kopirun simoit kolechin indechi simoitnyi chepkondok asikopit kotaretin amun chepkondok tugul koipu kainetap Embassy."

Pa kelchin missing' kourerensa piik ap kot agenge. Ni ko amu ureriet kotareti koista kapwatutik. Ko ko uiit missing' sapet i ako nekit chi age tugul ,koteschi gei lagok che mengech kotinye kapwatutik. Kokopar piik iman kapwatutiik. Ye urerenso piik ap kot agenge kotareti kounda kapwatitik. Ureriet kora kotareti koker kole ketuya piik ap kot agenge. Kikonyo aindet kopun tugul che u siret ap gei, ne ngap kosirgei piik kosirsirgei ipkopetchi pich kele ne ne kakon tayet. Kikotaret anyun kaurerenet koker kole ketuya pichu ako ye kasirsirgei piik kitigin i, ko ngopwa tuguk che u ureriet i, kotar ng'al che mengech che kimakotinye tai ak let. Urerenet kora kotareti koker kole kapirta mwanik piik ap kot agenge amu yeamishe piik ako ye nyoru porto amitwogil ko tese kochang'aitu mwanik che mache kepirta.

Awekchini kongoi missing' kandoinatet nepo emet eng' poishonik che kokayai eng' sipitali nepo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referraal Hospital amu kikotes tai poishonik che chang' che pa kamanut che angot ngicham anan ko mecham chito konyalu iyan ile kokotekak sipitalino. Kikotaret missing' handshake ne ki tes tai eng' serkali ye kiker koip serkali maendeleo che chang' ko kako olin pa Nyanxza ko kiketakchi chepkondok che chang' chepo pandaptai olin pa nyanja. ipitalini, nepo Jaramogi Oginga Odinga, ko kikende mashinishek chepo parak ako mi akot mashinishek che inyai mianwek che kikoim kimuguk metcheu cancer ako kikotekak missing' sipitalini. Kikeker kenyumnyum poishonik che chang' ako piik che ruitos ko nyoru taretet nepo parak kou chepo sipitalishek chemi parak.

Mi tuguk oeng somok cheimuch kokochi karit konam maat. Kit netai ako nebo komonut mising ko mwaita nebo petrol nemi karishek tugul. Petrol kolole eng oret nekikwong'e mising ako imuch kongu mat akong'us maat nemi olelo mising.

Kikotoret mising bik chemaimuchigei Mike Sonko Emet nebo Kenya. Netai ko kikotoret mising Mike Sonko biik chekimiandos Ak bik chekitinye mianwek cheterteren cheu CANCER. Kichop Mike Sonko sipitalishekyi akoal karishek chekibendoti eng kortinwek cheterterchin kocheng'e biik chememuchigei ak biik chememuchi komutkei sipitali.

Kikotaret missing' Akothee kwonyik koker kole kang'any met i, ak koparchi kole imukakse kotechgei chito akoek chi neoo agot takimakotinye chito chepkondok i anan ko kipunu ole memuchigei. Mi parak missing' tienwogikap Akothee ako kikotaret kwonyik che mengech koket r kole ngo kil gei koimuch koterteris ak kosulda eng' sapet eng' oret ne nyumnyum. Kikotaret kora Akothee kocher kwonyichu eng' mung'aret i, ak koparchi kole maweche ki kenyishek eng' mung'aret i ako imuch kosulda chi ne mining' eng' mung'aret. Kikotaret kocher tipik che mengech konai kora kole ngimache isop chito inamdegei piik che tinye rapinik i asikopit komuch kotaretin pichu ilumde mung'areng'ung' i akitese tai poishonikuk ami maki ame ki eunek che lelach. Kikotaret Akothee kwonyik che mengech konet kole pa kamanut itinye chito telelet kou chepyoso.

Kionyoru mosonik ko omishe en mbaretab bandek ii ako kogonon orokenet missing, yeit mososhek mbar ko moomishe en oret ne nyumnyum bendi koriote bandek ii aki putote alak ak kowirtoi. Omishetab mososhe chu en betushek chechang ko motokyin gee ako kole kwomis kobiyo mosonik alak kobendii mbar koib ngemisiet en mbaret nemuch kobai biik taman en kenyit angenge komuch kobaa mosonik oengu ak koib kogon ngemisiet kobek bandek chotet en betut angenge ne maimuch keges anan keam bandek chon. Mososhek chu koraa kobendii kokwoote ako chom chomoti bandek ngonyor ne kogony ana ne tom korur komo boiboiechin ko wirtoi ako Manai chi ko ngot kitom koyam bandiat ko uii kebony ak kemaa. Kigogon missing ngemisiet mososhek en mbaretab bandek amun moset angenge komuch kokwer ole oo missing ako gon asenet

Nyumnyjm missing' kepaaishe mashinit ketile panyek eng' soket kosir oret ne kipa keny ne kipa kepaishe pangeti, ak eut. Mashinit i, konyumnyum missing' amun tile teta anan ko tiondo ne kitile eng' paraimdo ne mining' missing' i, ako ni ko tareti koker kole makas tiondo ne keenye mwanindo ne mi parak ko toma kome. Tareti kora koker kole katilak pendo eng' oret ne kararan ako maipe paraindo ne oo ketil pendo. Mashinit kora ko tareti koker kora kole kenyumnyum poishet amu mashinit agenge ko muchi kopaisheji piil che chang' missing' ngot ko makat pendo eng' nyumnyumindo ko piik che paishe euut i, koipe paraindo ne oo missing' ako ip kinemu muita ak ketai kepchei apchei panyek i, ko imuch kipet customers che ka koek tayari. Che mi kokenyi pendo.

Chang' tuguk che imuch korek kiprutainik kopwa nyu koker Mombasa. Kit ne tai ko peek chepo Mombasa. Chumbek che chang' ko menye ole mami peek cheu chepo Mombasa ako poipochin missing' pichu kopwane nyu kokere peek chepo Mombasa. Kiit nepo aeng' ko ortinwek chepo keny chepo piik Mombasa. Poipochin kiprutoinik kopwane nyu kokere ak konete gei ortinwek chepo pik chepo keny. Kiit age kora ko poipochin kiprutainik nyu kokere tiang'ik che terterchin chemi Mombasa. Mombasa ko tinye timwek che terterchin che kiko konor tiang'ik ako poipochin missing' kiprutonik kopwane nyu koker. Mombasa kora ko tinye tegutik chepo keny che kikiteche eng' kenyishek che chang' che kikosirta ako poipochin missing' kiprutonik kopwane asikopit nyu koker akopa tugutichu che kere eng' kartasishek ak kitapushek.

USAID kotinye poishet nepo kamanut missing' eng' emet nepo Kenya. Kikoker kole kataret koista nyalilda ne pune piik ak koker kole kanyor taretet piik eng' tuguk che chile missing'. USAID kikotaret kole katestai kopit taretet eng' kepeperta nepo kanyaiset. Mianwek che u Malaria ak porwek alak che kimen konyalu kotinye taretet asi kopit komuch konyaakis piik che punu ole mi parak nyalilda. Kikoip poishonikwak missing' USAID ole oo nyalilda kou ole u Turkana ak ole yamat ole oo kemeut. Kikoip kora USAID taretet koitchi kwonyik koker kole kaimuch konyor taretet ye mache kotaretgei ak eng' mianwek che terterchin che ngap koimi kwonyiik. Tareti kora koker kole kanyor kwonyik tuguk che kile sanitary pads.

Ongen sukulishek chechang che inete somanet nebo barak ak netinye gee ak ngalekab kiagik, sukulit netaa ko univasitii nebo Egerton, Egerton univasitii komii barak missing en ngalekab kiagik ii ak ngalekab imbar kikoib kokwotik chebo Barak missing sukulit nebo Egerton koger kole kekimit kebeberta nebo konyoiset ab kiagik ii ako kikocham biik che mokyingee somanetab kiagik missing sukulit nebo Egerton. Namba oeng ii ko univasitii nebo Nairobi kikwo barak missing univasitii nebo Nairobi en ngalekab konyoisoset nebo kiagik kitoret missing amun kimii chumbek che kitoreti kobore kiagik en Nairobi kotech ole kiyoen somanet ii ak tesetai nyigilishet nebo mionwek che terterjin. Kitoret mbaret ne oo netinye univasitii nebo Nairobi kokimit ak kobarait ngalekab

Kot nekingoten ngatutik komii konyil somok miten serkali nebo nekingoten nebo kaunti ak komii senet ak komii kot ne ngate ngatutik nebo serkali nebo barak en got nekingoten ngatutik nebo serkali nebo kaunti ko bik Che yoe boisiet en oloto ko MCA, MCA ko bik Che kikwei kotelji boisionik Che terter chemi kaunti en kot nekingoten ngatutik nebo senet ko miten bik Che ki kwei kobun kaunti chegere kele kole kokweriok komie boisionik ab ngatutik eng barak komii bik Che kikwei en kila constituency asi kotelji ngalekab ngatutik en serkalit nebo barak borii ko nito neo kot mising eng ngalekab ngatutik ak kokwerie boisionik

Ko kotestai keboorinji teset ab chepkondok en logoiwek ni kotinye koborunet kole kikowo ngwony mising uchumi nebo emet ye tesoogis chepkondok koiboru kele kikobet alyet silingit ako nyolu ak kotestai chepkondet kowendi ngwony kobor kora kole Chang chepkondok chebetos en ngalekab osoya ago chepkondok chechang Che kiyumi en emet ko motokyingei bandap tai anan boisionik Che ki kitet Che Makat koyai tesetab chepkondok koiboru koraa kole kikowo ngwony alyet nebo tuguk Che imondo emet koba emotinwek ab sang ako nekata noto komiten emet koalee tuguk kobun emotinwek chebo sang tesetab chepkondok kogochin chemungarainik chemoche koyai mungaret en emet koywei koyat mungaret en emet nemii kotestai kowendi ngwony

Ki kotoret mising serkali kocheptai kerichek Che kitoreten ke oktaen miandap ukimwi kerichechu kobitunatin en sipatali cheterjin eng emet ago kigotoi buch kerichechu kotoreti koger kole kaichuch kimnatet nebo miondo nebo ukimwi en borto ye lugui chito kerchechu kobendi kerchechu kolokchigei miondo nebo ukimwi yetesetai kolokchigei miondo kochilei kutyet neireu miondo nebo ukimwi yechilak kutyet amebusi en oret nekararan ii kou konyilgei kutyyet ak kotestai konakta en borto ye teseta chito koboisien kerchechu kotesetai. Kowendi ngwony kimnatet nebo miando en borto kerchechu yetar betusio tutugin kotestai kokimit kutyet noton amune si konyolu koboisien chito kerichek betusiek

Serkalit nemingin nebo nyandarua ko tiny kimnatosiek Che terterchin serkalini ko Imuch kosirkiboitinik Che terterjin Che yoe boisiet en serkalit nemingin nebo nyandarua boisinichu kou chebo tililindo konetisiet ak boisionik alak Che terterjin serkalini kora ko Imuch kosir boisiet konyoik ye kesir boisiet konyoik ko nyolu koik serkalit nemingin ne teleljin lipanetap konyoik ak koger kole konyor tuguk tugul Che mokyingei tinye kora kimnatet sirkalini ko teleldo kiboitinik Che inyoise yebit chito nemoyae boisienyin kou ye nyolu serkalini ko kogere kole koyat mungarosiek anan boisiet ab bandap tai ak ketech ortinwek ak ketoret kobotik

Yetese tai ko rutu tuga kotese tai kora kotesakse keswek chepo mbiret. Keswekap kiakik chepo mbiret kenyoru kopun tuchu. Keipe keswek chepo teta ne kikokony i, ne kikiyam komanach teta age yetese tai kotesakse kiakik ak kotese tai koetu koparu kole tese tai akichek kerichek anan keswek che kepaishe eng mbiret. Rutunet nepo tuga ko tareti koker kole kachang'a keswek amu nyalu ko chang' keswek chepo mbiret i, asikopit komuch kokwei chito keswek che mache .Ye chang'a keswek ko pa kanut amu tareti piik che makchingeinkeswek che terterchin i, konyor keswat age tugul ne mache. Rutunetap tuga kotareti koker kolekopit ainoshek tugul chepo keswot nepo kiakik anan ko tuga che makatin.

Kikotaret kampunit nepo Safaricom kosuldae poishik che chang' che terterchin. Poishet ne tai nepo kamanut missing' ko kikotaret kosuldae piret ap simoit. Eng' nguno ko imukakse kopirto chito simoit ak kong'alal ak chito ne mitei ole lo missing'. Simoit kora kotareti kesudae yaktaet nepo logoiwek. Imukagse kosir chito logoiwek che mache eng' simet i ako yakta, koyakchi chamanenyi anan ko chito ne mache koyakchi. Kikotaret kora kampunit ap Safaricom i, kosuldae poishet ap kenyor ak keyakta chepkondok eng' simoit. Eng' petushek chepo keny i, ko kinyalu kocheng' chito oret ne imuch koipchi chito chepkondok i, kingomache chito kotaret chamanenyi nemi ole loo. Eng' nguno ko kikptaret kampunit nepo Safaricom konyumnyum poishoni amu imugakse kiyakta chepkondok kopa pororiet age tugul.

Eng' kokwenyu, komitei kwonyik che kete pikipikishek. Nga mitei, ko ma chang' missing' ako mugakse kiit. Kikotutikinitu missing' kwonyik che kete pikipikishek amu kikopiit kapwatet ne manyalu, ne kipwati kole poishet nepo keket pikipikishek kopa murenik ichegei. Kikotep kora si meyani gei kwonyichu ako kere kole poishonik che u chot ko mache kimnatet nepo parak ako alak koywei kole imuchi kotemene. Poishoni kora ko mache koui ako kwonyiik kikocham poishonik che mapirtai pich missing'. Poishetap ketishet nepo pikipikit i ,ko paishet nepo nyalil i ako ye lale asista anan koroponi missing' i, konyalili chito ne kwerie pikipikit. Kingen tugul kele kwonyik ko machame nyalilda, ako kiit age tugul ne pirtai chito anan konyere porto ko makeranu kwonyiik.